Ka en pap mar goyo opiche mopogore opogore kaka opira ma igweyo gi tielo to gi opira ma isabo gi lwedo kaka ma ng'amo rwako ogudu marateng',to gi angolo ni to gi wuoch marotenge oting'o e lweteni. Ochalo ng'ama dago opirani ni ng'at machielo man samoro e tok pap kata e tok gino moketi ma igo mpirano kalo e wiye, to king'iyo ng'eye kanyo, be ineno ka ji olworo pap ,mang'iso ni nitie tugono madhi mbele e pap mane tokeno, ng'eye ka be king'iyo gi e bathe, nitie jal morwako nanga maratong' mochung' gi jomoko kanyo, gin be gin chal maging'iyo mpira moro machielo. To kichako ing'iyo bade koka acham, bende nitie jogo ma iweni ikore dwa go mpira moro kata ikore dwa donjo e pap moro nikech aneno ka nitie jogo morwako woch mag goyo mpira to gi ng'ato be e ng'eye morwako nanga maratong' ma be chalo ni, ochalo jatugo kata ochalo jagol kata ochalo referree manyiso ni ma kama igoye tugo.